Maũndũ marĩa njĩkaga nĩgetha nĩguo ndigĩrĩre nyũmba yakwa nĩ theru, wambere ndigagĩrĩra nĩndabaga nguo ciakwa nĩ room itũ ya toro, ngabanga tũkuo weega nĩgetha, na rĩrĩa ngũruta nguo icio ngatigĩrĩra ndinaharagania, ngacibanga wega shirt i mwanya, manyatha mwanya ũguo ũguo kahoora. Ndarĩkia gũbanga ngaiga tũkuo twakwa twa thĩiniĩ handũ hega na tũkuo tũrĩa itarabatara mũno ngatũiga kũndũ itegũtinda ngĩrutania. Ngacoka ngatiga nĩndara ũrĩrĩ wakwa weega na nĩwathera. Ngacoka ngatigĩrĩra, angĩkorwo hena kĩndũ kĩngĩ kĩ hau, ngagĩbanga wega thĩiniĩ wa room yakwa ya toro. Ngacoka ngatigĩrĩra atĩ nĩndathambia indo ciakwa mwena wa kitchen i na riko-inĩ ngatiga nĩndarĩhata, nĩndathambia, nĩndahura ngaci yakwa weega nĩgetha ndomaba citigoke hangĩkorwo he irio ciraitĩkĩire, ngatiga ndathambia tũindo weega na ndatũbanga nĩgetha tũitage maĩ. Ngahura metha yakwa ya riko-inĩ ngatiga nĩyaikara wega. Kabati yakwa ya kũiga indo ciakwa cia kũhũthĩra riko-inĩ , ngabanga tũindo twakwa wega narĩ ngĩkorwo ndĩna kĩharĩro.